Kayiu nai namany inewueji amu ee ore tenairobi naa ketii ninye nafasini olkasin amu kumok siatin nidim oltungani ataasa ore sii enkae naa aitumore iltungana Oleng amu aitumore inkaibilaitin oltungana niyielou ninye nai ataa oltungani oyielou ataboitare iltungana niyielo toi ninye nai ninye kulie kutukie amu naa teneeku tewueji nabo ake itonita nee nkutuk nabo ake iyielo neeku kanyoraa nai nanu aton tenairobi megol maisha enairobi .

Ore ntokiting naitayuni tenkampuni kcokakola ekitayuni sudai, nitayuni nkariak, nitayuni sii enaisho enoshi naoki. Ore sii enkampuni ekokakola naa kitobir majani enoshi napiki shaai neeku ninche ntokiting naitayu enkampuni ekokakola

Kaisho ninye naaji ntokitin kumok matorra Airtel ore entoki edukuya ore mpisai enyena naa tinilo aitayu ashuu teniriwaa nemeding anaa ine empesa kuti naaji endung'oto enye alang ene empesa, ore sii enkae naa kishooyo ninche airte ildaikani loosh isimui anaa tininyang'u enatoki naji tubonge, naa ekisaidia amuu itum ildaikani lindim airorie naaji oltung'ani. ore sii teniriwaa iropiyiani naa ekijoki ninche tipika piin mara mbili naa nabo we enda e safaricom neeku lasima nye piiyakikisha ajo ore inaduo pisai niriwaka oladuoo tung'ani laa ninye iyieu nirriwaki neeku ina nanu paagira ajo ina paanyoraa ajo Airtel alang'u empesa.

Ore Glovo naa app nai naa naitutum nai olainyang'ani olamirani, ore sanasana naa daiki oshinye itarasaa. Amu keya nai endaa te oteli ampaka ashua te restaurant, mpaka naa emilanko oladuo tung'ani oipotuo. Neeku tesimu ake impotu endaa, naa te Glovo, nikintabaikini naa mpaka emilanko ino. Neeku ninye esiai e Glovo.

Ore entoki natareto nanu olturur naa ore esiai oo nkera ee sukuul naa ore pee eshukuni naaji enkerai maata eropiani naa etii naaji enkolong matushuko Nkera sukuul tenkaraki Nena pisai olturur nilo ake ayawu nishuk tenkata nemelakua ore faida napiki neme sapuk meba ninye naaji enaa enoshi napuoi apik tee benki neeku atareto naa olturur teina oitoi ore sii enkae naa edim atipika eropiani kutik nipikipik mpisai ometaa naa mpisai kumok naa ore naaji teneku eitu elak enapa silent nisilenuo naa ekidimi atudungo tekuna ropiani enono nidipa eyie aisefa neeku enkuti ake elak

Ore NCCK naa kitashoiki National Council Churches of Kenya naa ore esiai enye naa nkanisani itasheiki ore sii enkae naa kishooyo enkisuma toonkanisani neyau naai entoki naji olning'o toltung'anak o toonkanisani ore naai ewueji netii enara naa kitutum olorere ashu iltung'anak neeku ore ninye esiai sapuk naasita NCCK.

Ore enkampuni e British American Tobacco tolosho le Kenya naa Thika etii ore esiai ina ampuni naa kitau oshi kitau isigarani, nitau sii ee tobacco ele kumbau nepuoo aitau orkumbau nepuo aamirr neeku ninye esiai e British American Tobacco.

Ore enkampuni e Uber naa enkampuni oongarrin naanap iltung'anak irkastomani naa oreUber naa toosimui naai etumi nena arrin amu iindim naai aipotu Uber itumia esimu neeku ore esiai enaa enapare pee enap iltung'anak naa sidai amu ore naai iltung'anak kumok naai oonap orpikipik naa inaari naji Uber naai ipotuni nitbaya ntae ewueoi duo nipuopuo.

Ore Jubilee party naa enchama apa naitasheiki apa orais apa oji Uhuru Kenyatta aiteru tolari loonkalifuni aare otomon ookuni ore apa Jubilee neyautua iltung'anak tenebo amu eyautua mpatii ake ninye apa naara are amu eyautua UDA neyauni URP ore sii enkae netaasa apa Jubilee esiai tenkata enye amu itobira apa irbaribarani ore inakata neyauaki apa entoki naji SGR railway neeku ninye entokitin naadamunyieki naa Jubilee tenakata enye.

Ee ore Kilimall naa enkampuni natii Kenya ore esiai e Kilimall naa kemirr isimui sapukin nemirr sii nkutitik nemirr tablets nemirr TV nemirr naa sii entoki nijio naa computer neeku ninye ntokitin naasita naa enkamouni e Kilimall.

Ore naaji pe etumoki nkotelini anoto lisence ashu certificate naasie esiai naa kengas apuo ninche nkotelini aya application naa pee etum ina ardasi ,ore enkae neponu naaji ministry Kuna ebiotisho aponu naaji abaiki nkotelinineponu adol tenaa keeta nkotelini fifaa naifaa naaji neeta iltunganak lioteli, neponu ainguraa ore pee eidip, netumoki naa taata aishoo ltunganak certificate esiai neponu naa aasishore tekuna otelini.

Ore entoki edukuya ore orais naa ninye orikito iljeshi Le Kenya amu inye naa osapuk Le le Kenya ore ae toki naa enepuei naai inkuapi eboo aapuo nai aanya tumoritin naa ninye iltungani nai oirriwari ashu ninye oipang te kenya nelo ainining intumiritin nelotu ayaki iltungana lolosho Le Kenya ore enkae toki ore nai iltungana nijo lo official secretaries naa ninye oshi oo appoint ore enkae nifaa pee eyawu nai naboishu tolosho nengamaa naa iltungana metaa etii akenye eseriani naa enkop .

Tenidimayu naai netuumi station nainining' iltung'anak pookin metaa naa ining' ake oltung'ani entoki nagira aiendelea ore amu ina naai enkoitoi sidai ormutandao arashu naidimi naai ainining'ie irkesin naa lee kotini arashu ore naai ake too noshi sapukin naa keetai naake platforms naa ekitodolu naa ajo kanyioo nagira aiendelea naa te toonkotinini.

Ore KICC naa ninye enkaji naado tolosho Le Kenya naa Nairobi etii ore nai Tenanu nemetae pae town naji ninye esapuk alang enkaji KICC amu ore KICC naa enkaji naado oleng' naa inye naado tolosho Le Kenya neeku metii pae ae aji naado ee nainepu naa ina

Kesidai nai eneyimakini dupoto enkare tenkulopuni pee inisumi toi ninye iltungana peeyielouni aja kaja naji iko peeitumiya enkare tenkoitoi naifaa Ajo kaitoi nai idimi aitumiya peeyae e ankare polepole naa kanyio idimi ataas peyie etumi enkare neeku sidai naa ilangeni enewutaki iltungana inkoitoi pooki nairisaafie enkare pee tumokini naa nai aitumiya tenkoitoi naifaa pee mitoki nai aitaasa entoki naji ai misuse ashu aitumiya vibaya.

Ore esiae e bunge na a peepuo apu aduaya enegira serkali aikunaa nai ropiani nepuo nai apu aijadiliana ore sii enkae naa ore bunge naa ore nai olbungei Le lewueji inyi alo aitasheliki iltungana Nina kaunti naa ninche naa irriwayieki pee ninche inkolonyek tekaunti .

Ore olaiguanani lai naa keji melelta. Naa ore esiai olaiguanani naa pee eyau naaji naboisho naaji temurua ore sii enkae ore irkesin naa ninye ayakini. Nepuoi naaji apuo aisolve orkesi neeku ninye esiai olaiguanani naaji temurua pee eetae. Ore sii enkae naa ninye naaji eyaki government ashu sirkali lomon nelo naa ninye aitabaiki iltunganak lemurua.

Ore pee eyioloi ee sipitali e Kenyatta ore sipitali e Kenyatta naa sipitali sapuk neeta ildakitarini le hali iltung'anak naai oisumate ooyiolo isiaitin oomuoyiaritin ore sii enkae naa keeta ina sipitali imashinini kuna e digital naapiki naai iltung'anak nitodolu imoyiaritin naata iltung'anak neeku naa ninye naa pee eiyioloi sipitali e Kenyatta.

Ore naai eninko oltung'ani pee ele ajing' enteke ing'as alo aya enkardasi naai nilimunyie ajo iyieu nilo ajing' enteke ore pee iindip nilo naai inapita ilolan linonok, nilo ewueji netii irpolisi ashu security nepuo aing'uraa ilolan linonok ore pee kindipi aing'urai nilo taa taata aton tolorika laa ninye kinchooki number nilo alo apik ilolan linonok inewueji nilo taa taata boo nilo aton teboo igira aanyu naa isaai naipang'ie enteke ashu isaai naai naalikini intae esaa naipang' enteke paa naai etushukoki naai metaa likae kekun nelikini naa ntae.

Ore apa enikunaki tenkata ee COVID 19 naa ekeyawuaki apa entoki naaji mitoki iltung'ana apuo egira atanikino amu ore naa apa ena moyian naa eninkijiape neeku metoni iltung'ana too groupi araon iltung'ana kumok neetai sii apa Kuna tokitin oo nkutukie negira apa ajoki olorere mishopo Nena tokitin paa tenikinyikaki oladuo tung'ani nimikitum enaduo virus natii enaduo moyian

Ore nai itonta iyie neetau namnyak, naisiae, nasieku, neetae rebbeca neeta nalotuesha ninche nkarn ontoyie ore nolewa neeta nolayiok, neetae meitamei neetae lekumok neetae melenta neetae sininche meshuko neaku ninche nkarn nayioloi temurua.

Ore naa eniko isiasani pee ilepunyie ashu nerrip orkuak lemurua naa pee eng'asi aatum naai olning'o ore ninche isiasani neng'as siinche aaning'o netumokini naa aatorrip orkuak lemurua amu metii naa naai oltung'ani oipang'ie orkuak lena aaya aai wueji, ore sii enkae naa tenetii enkanyit amu eneeku naai eetai enkanyit nemigili naai aata irkuaki oopaashari.

Kore naji intokitin naidim ayawu naa oltungani rift valley nekeya ninye nai inguesi amu ketii enguesi nijo ee ilkanjaoni, ee ilbitiro neeku ninche nai ntokitin naidim awaita iltungana rift valley ore sii enkae netii noo lake naivasha, bogoria nidim oltungani ashomo nilo adol intilagosi aa noo flamingo nilo alo adol enoshi escarpment enoshi wueji naishongishong nai nidol itii shumata neeku ninche ntokitin naidim awaita iltungani meshomo rift valley.

Ore Rigathi Gachagua netaa oloti lorais kake tenakata kiti amu mayiolo enaa ilarin aare ake etaaorkiti lorais le Kenya le William Ruto, ore ninye nemeeta duo nai ntokitin kumok naataasa tolosho le Kenya amu itu isho enkata amu etasiokoki aajut tesiai neeku etasioka naa ninye alo.

Ore naai enaiko pee epuo nkera pookin sukuul naa tenishooyo Kenya mpisai te naapuoyieki naa sukuul, naalakieki ntemat naalakieki school fees naa ekeekuni asipak ajo kila mtu kifaa pee elo sukuul amu ibala naa ajo ketii ntoiwuo menat nemetumoki aawaita naa nkera isukuulini.

Ore entoki edukuya na kishelewa ropiyani enye amu eniapply nai na keyaa enkolong matejo kidim awaita naboore si enkae na kishooyo mpisai kutik nebaki na mpisai kumok duo iyieu oltungani, neaku nona nkoitoi kua eapi ninche nemenare peya silen.